Boishet notet neyoe EACC kotieme icheket koyai kasit notet nekararan koker kolee kakikirinda ngalekab asoya netesetaa en tukuk chebo emet chotet chekitokyin somanet alaa chekitokyin sokat, nitet nebwotyini olee niton koibu sumbuanet en ng'alekab sokat en emet nebo Kenya, nitet ko kiit neibu asoya en ng'alekab sokat kouu musmuset alaa ibeetab rabinik chemara kokiibu ketoreten sokat ko imuch konam biik ak koib, nitet kotoreti EACC asikewal alaa asimanbit notet asoya neimuch koib musmuset ak sumbuanet nebo sokat, nitet kobokomonut en biik alaa en serikali en EACC asikekirinda yoiyet notet nebo musmuset ak sumbuanet nebo sokat en emet.

Boishonik chotet chebo kwonyik ak murenik ko kikowalak en kenyishek ak ko nitet koimuch alaa nitet ko kiwalak kotieng'e en ng'oteseta, ng'oteseta kwendi emet taa kowolokse kasisiek chotet chebo kwonyik ak chemurenik, kouu en ing'uni kasisiek cheterter cheyoe murenik ak kwonyik koter ak chekiyoe en olikinye murenik ak chekwonyik, en ing'uni ko kwondo ak chito ne murenik ko kasisiekwak ko kikomach ko kerkeit nemou nebo olikinyen kii kasiit nebo kwonyik ko moyoe murenik ko kasit nebo mamurenik komaimuch koyai nee kwondo, en inguni ko imuch kokwany chito notet ne murenik ak kot komaal kot komuche koyai, nitet ko obwotyini olee kiwalak nitet amun en kasarta nekimiten nguni nekikokong'e biik chemurenik ak chekwonyik koyai kasisiek cheimuch komonyolchin anan kasisiek chotet chetobo kwondo koyoe murenik ak chebo murenik koyoe kwondo kotieng'e en ing'uni kobiit walet ak ko chechang ko kikotebchike alaa kikoburchike icheket komomoche ng'alek chotet chekibure en aenge.

kit neimuch keyai asikekirinda koroito nepo malaria en oleomiten ii kokiyok biik chepo tililindo kobwa yutet yu omiten asikonet bik icheget ako ole kikirindoito koroitet bo malaria ii asimaiwakta anan asimoom eleoo konam biik che eleomitennitet koimuch kiyok icheket konyo koarorchi biik akonet biik ole nyundundo koroitet ak ele kikirindo asimanam biik chechang ndap ngonam biik koroitet koimuch kositen koik miondo akotess mionwokik alak chemiten en bortangung nitet komuch kobwa inyokonetit kolenchin yoon imoe sikekirinda malaria komoche itinye chito netit en kongunget ii en kot notektneirue akimungulen asimasusin mbu chotet ko tuguk cheibu malaria ak keswach chat bukonok chenekityin ak korikiok chotet cheibu miondo nepo malaria nitet kokararan en biik konai anan kinet akobo koroi kikuren malaria akm oratinwek che imuch kekirindaen asimoityi biik en chebchebindo nemiten barak

En emetab Kenya komiten taonishek chotet che echen cheuu Nairobi, Eldoret, Nakuru, Thika ak kisumu, chutet ko taonishek che echenen emetab Kenya chemomiten emotinwek alak en Kenya chekerke, soiti ko taonit notet nebo Nairobi neo mising en emotinwek alak chemiten en Kenya, nitet ko korik chechang chemii olotet chebo Nairobi chekiboishen, chekimenye, sukulishek, nitet ko kikoyai Nairobi koik taonit neoo en emetab Kenya nekanyi biik nekikoba biik chechang kobakomengis en olotet nemokoweksekaa ak taoni notet nebo Eldoret nekiteseta keteche ing'uni koik taonit neo nebo oeng nebo emetab Kenya, nitet ko konu bandab taai nekararan en biik chemeng'ishe en emetab Kenya asikotesentai boishonikwak chebo kotukul asikonyorchike icheket chepkondok cheimuch kotoreten konyinet chito ak kwaeen kiit nemoche koyaen en sobenyin.

Naet notet nemiten en ing'uni neimuche kowal konaet notet netinye chitukul kong'en kolee sobet konenyinet ako yoche koriipke chito alaa koyai boishenyin asikosob komnye, nitet ko kararan alaa oratinwek chotet cheimuch keyai asikowalak sobet en chito, yaet notet neimuch inyoru chito ko yoon kewe sukul asibakinetin en sukul inyoru somanet nekararanneimuch kowal sobeng'ung kouu ng'eba kinetin en sukul inyorchinike konenutik alaa naet notet nekararan inai chito ilee sobeng'ung koneng'unget ak koyoche iyai kiit nekararan akobo sobeng'ung, yoon kabakinetin en sukul kinetin oleisiktoi rabinik alaa kinetin inyoru nart notet nebo ichengyike chito tukuk cheimuch itoreteng'e en sobeng'ung ak inyorchike kelchin en tukuchotet alaa en kasit nemara iyoe chito asinyorchike amitwokikab kila betut.

Olebo anee oboishen soiti kerichot notet nebo kipkaa amun kerichot notet nebo kipkaa ko kerichot nekararan ak ko nekiim kosir kerichek alak tukul cheu chebo en ng'uni chebo sipitalishek, kerichek chebo kipkaa cheu ketik chotet simotwet, sokoshek, ndorenik alak tukul chekibolote en timin ko kerichek chekororon ak ko mong'eme bortab chito aketukul, kouu yoon kanmin ting'oek chito ko imuch ibutote chebindoronik ibalate tikitik ak itutunoti labotonik ak imite chito asikotoret ak kosto miondo notet nebo ting'oek mauu nebo ing'uni chotet cheiwendi sipitali chito inyoiome kerichek konyi bortang'ung kotakonaita borto ndimian okot kiten koimuch iwee sipitali kekonin kerichek, kerichek chechamat ak ko cheochome ko soiti ko chotet chebo kipkaa ndamun kerichek chebo kipkaa komuch konyain ak ko mokowekying'e miondo aketukul konyo bortang'ung kwamin ak ko chutet ko kimen kosir chebo en ng'uni.

Koimutik chotet cheimuch anyor nyumnyumindo oboiboenchi tukuk cheyoon abaibait ko tukuk chotet chemokororon cheimuch konyonjon alaa cheimuch koyaak asimoboiboenchi tukuk cheomoche abaibait, nitet ko kouu yon miten kiit noyoe alaan yon otemishei komiten koimutik chotet chebo boishonik chebo imbar cheyoon kobit koimutik chebo anyumnyum aboiboenchi tukuchotet kouu kemeut, robta neo koimuch koib koimuti chotet, yon otemishei ko imuch alaa yon kamin bandekyuk chemiten en mbar ko mara korobon robta neoo neimuch kokonon koimutik aboiboenchi minutik chekamin en mbar kou mara ko marakwek chekamin en mbar konyokochwal Beek, nitet ko koimutiet ak yon kabit kemeut ko imuch kobiit koimutik chotet chebo kemeut ak yon chebo kemeut ak yon kamin bandek ak ko bandek komokying'e rabta asikorut, nitet koimuch kokonin koimutiet notet nebo komorut bandek alaan ko kemkemekitun bandek chekamin en mbarenyun.

Kiit age tuugul ne kararan ketililitu amun Yami kiit nekararan komuch itililitu kou yamiten tumdo anan ko kiit ne kibaibaitun en kokwet anan en emet Nebo Kenya konitet koibu tililindo nebo chito yankimakingee anan yanimache chito sikobit kiit age tugul nekararan komoche tililindo kou yomiten tumdo nebo katunisiet ko iniitite ko chitugul kokanyor tililindo nekararan amun boiboindo ak katwalet nekararan nebikeyae en yotet Nebo katunisiet en kap arusi nemiten keset mara ko kokunget anan kokweguk koibu tililindo en chitugul yonmiten arusi nemiten en kokwet anan nemiten en kokwet age.

En netai kabisa ko kikandoindet nekibo emet ab Kenya ko konoton nekikuren nomo Kenyatta NE kiyae baishet en kasarta negoi missing Nebo kenyishek chechang nitet ko kikandoenatet nekitinye kokikararan ako kiitin bik makutik chotet chekikonu inendet Kou kasisiek tugul chekonu inendet kokiitin bik Chemiten en emoni Nebo Kenya Kou tegset ab kilasishek anan sugulishek oratinwek ak Baishonik chechang Cheba sitimok ak alak kokikonu Alan anan kongat inendet koyai baishoni ako kibaishejin bik en oret NE notet nemami musmuset agetugul koyab bik chik chekasir anan kandoik alak Chemiten en kwenunuin akomwachi kolenji koteb kounoni nitet kokararan yangaginyir kandoinatet Neu Niko Keny en emet nitet Nebo Kenya kasarta notet nekibaishen kandoenatet kararan akokararan mising en emet

Boishonik ak tetutik chotet chebo ministri nebo konyoiset en emetab Kenya ko kararan ak ko nyolunotin ak ko isipotin en konyoiset ne kinyoe biik chemiondos en Kenya, boshonik chotet cheibu konyoiset notet alaa ministry notet nebo konyoiset en emetab Kenya ko konyoiset nekararan neityin biik chebo emet notet nebo kenya, nitet ko kikibarait ak ko kiketet makutik chotet chekimokying'e en konyoisetab chito, konyoiset nekonu ministri notet nebo konyoiset alaa korik chebo konyoiset ko kararan, nitet yoon mioni chito ko imuch kibakinyain en sipitali en oreet nebo chepchepindo ak ko oreet notet nekararan neimuch inyoru chito konyoiset nekaran nebo bortang'ung ak inyorchike chametab borto, boishonik chechang chebo ministri nitet nibo konyoiset chekikoyai ko notet kikokon miten moshinishek chotet che kechikilen miondo netinye chito ak kerichek chemokotin chebo miondo aketukul chetinye biik.